Ndĩrona mĩgũnda mĩnene, mĩtaro ĩna maĩ na gatege gagũteithia arĩmi kũhũra ndawa mĩgũndainĩ ĩno. Hena nginya matu ma huati makwonania ũrĩa rĩira rĩrĩega mĩgũnda-inĩ ĩno.